Kinde moko jothieth wuotho e gweng' ka konyo mine ka gipuonkogi kaka onego bed nigirito nyithindo, seche ma gimiyo nyithindo chiemo, gimiyo nyithindo chiemo makelo ngima maber. To bende ipuonjogi komo nyuol mondo ging'i kaka gichano nyuol kaluwore gi gi kaka piny nitiere sani gi dwaro kaka nitiere sani to bende tijni iyudo ka jothieth konyo nyaka kod joma chuo bende ipuonjo gi mondo ging'e kaka kaponi kata ka mama kaponi min ot yudo nya girito jaode bende kamoro achiel to bende tijni konyo ahinya ahinya e aluora

Ekinde machon ne iwachoga ni ka nyathi manyako ohero chiemo e agulu esama otedo kata sama chiemo ni agulu obilo ochamo. Iwachoga ni koth biro chue chieng' minyuomi. Koro wachno ne miyoga nyithindo manyiri ne giritore ahinya mane ok gi tim timbe mag chiemo e agulu omiyo ka ng'ato dwa chiemo to otoko chiemo maber e san to ochamo koro no ritre no onge gi timbe magalagala mag chiemo e agulu kata yetho e agulu. Ee kinde machon kendo ne nitierega sigana moro ni ka wuoyi dwa nyuomo nyako to odhi to owuoyo gi jokorgi gowadgi nyako to nitie dhawo ,mane gi dhawoga ma kagidhawo to owadgi nyako ohinge mogoye piny to nyakono ok onyuom. Koro ne ber nikech to to koko kodhawo ma oingo owadgi nyako to onyuomo nyakono koka nyako ng'eni oratego koro mano ne ber ndalogo nikech ni ng'eni inyuomi gi ng'ama otegno, ng'ama ber manyalo manyalo losi maketi maber manyalo timo tije oot kata tije.

Ka rowere duto owinjore kata kiparone nyawadu e gweng' nikech ing'e ni gweng' ji odak mabor mabor kata ka ji nyalo chokore e chiro to uchokoru mamuol touloso e dongruok mar gweng' kata piny. Koro mae konyo rowere e paro ni kipande en gima long'o ahinya ka gibet godo to koro awacho ni kagisechopo higni apar gaboro, waparo negi mondo ng'ato kang'ato okaw kipande, koro mae be wanyalo kawawuotho e dhootv ka dhoot, waparo ne rowere, wang'iyo rowere mantiere , waparo negi to wanyisogi kata ka en sirkal, kasto iketo sitima bende machiegni to gi yore bende nyaka los maber mondo mi gichopi kuma ginyalo kawe opande maginyalo tiyo godo. Mae

Agolo opoklone kasto alwoke e pi maler kasto achwako pi to apile matindotindo tachwake pi maok ng'eny kosechiek mayom to aole chak kapod en e kendo kanyo to aboswage gi oluth kuon kata miswagogo manyasani cha, kaseswage mobed mayom, kosebet mayom taloke kaseloke to amedo chumvi matin to gi apilo matin, kiseketo apilo tichaki imedo ka in gi dania moro tiketo matin ok iket mang'eny to chiemoni inyalo chame gi nyithindo kata joma dongo koro kiselose maber to ilose kapod en e kendo kanyo kapod iswage to nyaking'e ni mach.

Ikruok mar nyathi, biro mar nyathi, sama ochiegni nyuol nyathi, kae koro nitiere ikruok mar pesa. Nyaka iikri ne pesa ma idhi ritgo nyathi sama nyathi osenyuol to kod mama bende. To bende nitiere ikruok mar nyathi madibed ni osenyuol ma ka nyawadgi biro to nitie kaka iloso gi nyathi bende. Koro gik mang'eny, machielo en ni nyaka dichuo be ikre kaka odhi konyo mama sama mama oyudo nyathi, min ode. Nyako ikre kaka odhi konyo nyathi bende, nyathi monyuol kuom gik mang'eny, timo tije ot, to bende rito gi del maber, kod chiemo maber. Ikruok mang'eny nyaka mar mama kaka koseyudo nyathi to nitiere kaka ochang'o, kaka onego obed ni irite kochango mos mos nyaka nyathi bed maduong'.